Gũthambĩra gwakwa kwa mbere ndathambĩrĩte mombatha, kũrĩa iria-inĩ, na nĩ ndarĩ na thĩna mũingĩ mũno tondũ ndioe gũthambĩra mũthenya wa mbere kũingĩra maaĩ-inĩ, ngĩanjĩrĩria nginya kũrika nathĩ, ngĩteithũrũo nĩ mũndũ, ngĩheo taĩri, nĩgetha hote gũthambĩra nayo, rĩu ũmũthĩ ũyũ, nĩndathire na mbere na gũthambĩra na ngĩtuĩka njorua ya gũthambĩra, rĩu nĩnjũĩ gũthambĩra wega biũ.

Rĩrĩa ndona thaburia, na ndona kanyamũ gaka ga kũnyita thaburia getagwo kamata, rĩu ndĩciragia ũhoro wa ũrĩa ngũruga ngima, kana ũrĩa ngima ĩgũtuĩka nĩ ya kũhĩa, tondũ kamata nĩkũhotithagia gũkorwo ũkĩnyitĩrĩra thaburia wega rĩrĩa ũrathonga ngima, nĩgetha ndĩgatuĩke, ya kũgũa kana gũtenderũka yume riko ĩgwe.

Kwenja irima, nĩgũbataranagia ũkorwo wĩna theci, ũkorwo wĩna gĩciko gĩa tĩri, nĩũndũ wa kweheria tĩri, ũkorwo wĩna thururu, tondũ thururu nĩhotaga kwenja wega mahiga-inĩ o ũrĩa ũraharũrũka, nĩwagĩrĩirwo gũkorwo wĩna mũkanda, wa kũharũrũkia ũrĩa ũrenja irima thĩiniĩ na ndoo, ya gwĩkĩra tĩri, nĩgetha ĩgucio nĩ ũrĩa wĩ igũru, nĩguo irima rĩtuĩke rĩa kũhota kwenjeka wega.

Ũhũthĩri wa thimũ, kana ona ũhoro wa kũhũthĩra intaneti, nĩũndũ mwega mũno, tondũ rĩrĩa mũraranĩria, kũ rĩrĩa kũgerera mĩtambo ya intaneti, kana ona kũhũthĩra thimũ, gũkoragwo arĩ kũhũthũ mũno, ithuĩ rũrĩrĩinĩ ruitũ, ũndũ ũyũ nĩũkoragwo ũgĩtũteithia mũno, ona gũkorwo wĩna mũtaramu, wa wa ũhoro wa kũmenya ũhoro wa intaneti kana thimũ, nĩũtũteithagĩrĩria mũno, nĩũndũ wa nginya mĩrutĩre ya mbeca, ya wĩigithia, ona kana gũtũmĩra mũndũ ,mbeca e mwena ũngĩ ĩkoragwo ĩ ũndũ mũhũthũ mũno.

Ũyũ nĩ mwaki wakĩtio, ũkaigĩrĩrwo maĩ magacoka magakunĩkwo na thaburia ĩngĩ, mwene etereire maĩ matuĩke nĩ matherũka, nĩgetha oe maĩ, na oe mũtu a=ambĩrĩrie gũthonga ngima nĩgetha ĩtuĩke yakũrĩo nĩ andũ.

Ũyũ nĩ mũgũnda wa mũcere, maaĩ matuĩkĩte ma kũhingĩrĩrio, nĩgetha matuĩke nĩmaingĩra, mathiĩ mũcere-inĩ, kana makahingĩrĩrio, nĩgetha maume manyite njĩra ya kuuma mũcere-inĩ, nĩgetha mũgũnda ndũgatuĩke nĩwanyua maaĩ maingĩ. Ũguo nĩũroneka mũtaro ũcio nĩmũtheru, na wĩna maaĩ matheru, ũguo mwene ahingĩte mwena wa rũgongo either kana wa kĩanda, nĩũndũ wa kũrigĩrĩria maaĩ matikaingĩre mũgũnda thĩiniĩ, kana akenda maaĩ matuĩke nĩmaingĩra mũgũnda thĩiniĩ nĩgetha mũcere ũhote wa kũnyuithio maaĩ wega.

Nyambagĩrĩra kũrũma ngwacĩ, ngacoka ngarũma mboga, ngacoka ngarũma ikorobia, ndatanuka, ngakunda cai, ningĩ ngacokera rĩngĩ ngwacĩ, mboga, ikorobia, ningĩ ngakunda cai, ngarĩa ũguo, nginya ngatigĩrĩra thani yakwa na gĩkombe gĩakwa, irio nĩciatuĩka nĩciathira.

Ũhandi wa waru gũkũ gwitũ, twambagĩrĩria kũharĩria mũgũnda, na kwamba gũcimba, ũgacoka ũkenja mĩtaro, ũgekĩra thumu, ũgacoka ũgathiĩ ũbangĩte waru waku ũrĩa wothe ũrenda kũhanda, ũgacoka ũgekĩra ndawa, ũgathiĩ wĩitĩrĩirie ndawa igũrũ, ũgacoka ũkanjĩrĩria kũhumbĩra na icembe na tĩri, wona warĩkia gũthika na tĩri, ũkoya mabebe kana mahuti, ũkahumbĩra igũrũ, na rĩu ũgacoka ũgeterera rĩrĩa mbura ĩkura waru witũ ũmere.

Ũkĩruga keki, wambaga ũkaharĩrĩria indo cia kũruga keki ũkoya thiagĩ nokoya sukari ũgatukania ũgatukania ũgatukania ũgacoka ũkoya mũtu handu hangĩ ũgekĩra ndawa ya kũimbia ũgacoka ũgekĩra iria nayo ũgakoroga ũgakoroga ũgakoroga ũkoya ũgatukania mũtukanio-inĩ ũrĩa ũgũtukanĩtie wa thiagĩ na sukari ũkamĩtukania biũ ĩgatuĩka nĩyanyitana wega ũgacoka ũkahũrĩra matumbĩ ũgatukania biũ ũtige nĩyanyitana yahana gacũrũ kega kamata wega, ũkoya mwaki waku ũrĩa ũkũharĩrĩirie wa kũruga okorwo nĩwa njiko, ũkoya thaburia empty ũkahaka thiagĩ thĩiniĩ ũgacoka ũgaitĩrĩra mũtu ũrĩa thĩiniĩ wa thaburia ĩyo ũgacoka rĩu ũkamĩkunĩka ũkoya thaburia ĩngĩ nene makĩria ya ĩno ũgwĩkĩrĩte mũtu waku wa keki ũkamĩĩkĩra cumbĩ thĩiniĩ ũgacoka ũgakĩrania iciko igĩrĩ nĩgetha thaburia ĩrĩa ĩna keki ndĩgatuĩke nĩyacura ũkamĩikia thĩiniĩ wa thaburia ĩno ĩngĩ, cumbĩ ũrĩa wahiũha, keki ĩkũrugwo nĩ ũrugarĩ ũrĩa wa cumbĩ nakwo igũrũ wa kĩrĩa ũkunĩke.

Ũrĩithia wa mbũkũ nĩ mwega mũno andũ mangĩtuĩka nĩmaũhĩmbĩria tondũ mbũkũ nyama yayo nĩĩrĩkanaga nĩ nyama ĩrĩa njega ĩrĩa ĩragwo nĩ njerũ ũguo nĩiteithagĩrĩria mwĩrĩ mũno arafu ona mathugumo ma mbũkũ, gũtuĩkaga ũngĩtuĩka wa kũhanda mboga kana mĩmera ĩrĩa ĩngĩ na mathugumo ma mbũkũ ndũngĩbatara kũgura ndawa cia kuuma nduka-inĩ tondũ nĩmega mũno ona mai macio nĩmatũheaga thumu mwega nĩkĩo ũrĩithia wa mbũkũ wĩ mwega.

Mũndũ ũyũ wĩna wheelbarrow, akorwo nĩ gũaka araka nyũmba kana barabara kana akorwo aumĩte mũgũnda kana, akorwo aumĩte gũtwara indo cia mĩako kuma nduka-inĩ ya kwendia indo cia mĩako. Ũguo nĩguo niĩ meciria makwa maranjĩra.

Gũkũ nĩ Mombatha, nĩkuo gũkũraga indo ici cia kokonati, kana mangĩ metagwo mandabu. Makũnyua maaĩ makoragwo mena maaĩ mena cukari na me mahehu wega mũno.

Ici nĩ mbiringanya, na gĩcigoinĩ gĩa gwitũ nĩcioneka kaingĩ mũno, tondũ nĩtũcihũthagĩra rĩrĩa igatuĩka gĩtowero gĩa kũrĩa ngima, kana igatuĩka gĩtowero gĩa kũrĩa mũcere, kana ona rĩrĩa watuĩka nĩwa nĩwarakaranga gĩtheri, ũgacitukania, ĩ ũciĩkĩrĩte hamwe nginya na tũwaru, ĩrĩ cama mũno ikoragwo na gĩtowero kĩega mũno.

Meroni rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ tũmĩendete mũno tondũ nĩ tũmĩhũthagĩra tarĩ itunda rĩa kũongerera thakame mwĩrĩ, ona hinya mwĩrĩ. Na tena nĩ ĩtũteithagia na rĩrĩa twatuĩka nĩ tũramĩendia, ĩgatũhengere mbeca na nĩyendetwo mũno gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ.

Nĩ ĩteithagĩrĩria mũno hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũrugarĩ mũingĩ makĩria, wona wa mĩhingũrĩra, nĩ ĩtũmaga nyũmba ĩtuĩke nĩ yagĩa na rĩera rĩhehu, ũgatiga kũigua ũrugarĩ mũno. Na rĩngĩ no ũtuĩke nĩ ũramĩhũthĩra ĩtuĩke nĩ ya kũrehera ona mĩrimũ mũno mũno hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mwana nyũmba, no ĩrehere mwana ũcio mathĩna ma gũturuo nĩ gĩthũri na ma homa ĩtarathira.

Ũrĩmi wa igwa harĩ niĩ nĩ mwega mũno, no ndĩwende kũũrĩma tondũ nĩ ũrĩmi mwega atĩ rĩrĩa warĩma kĩgwa, no ũkĩhũthĩre tarĩ irio, gĩtuĩke nĩ kĩrarĩo nĩ andũ. No ũkĩhũthĩre ona gũkĩendia, gĩtuĩke nĩ kĩrekĩra mbeca mũhuko. Ona no ũkĩhũthĩre ona kwenderia ona makambuni marĩa mathondekaga cukari, no ũndũ ũngĩ ũngĩtuĩka no ũreme, nĩ tondũ nĩ ũrĩaga mũgũnda mũnene na nowage ona mũgũnda mũnene wa gũtuĩka nĩ ũkũiga igwa. Alafu tena nĩ irĩ thĩna mũingĩ ona ũici, kũiywo mũno nĩ andũ.

Ateng'eri arĩa marateng'era nĩmarangenia nĩ tondũ nĩmarahota gũteng'era nĩgetha mathondeke mwĩrĩ wao. Ona eroreri arĩa maramerorera onao nĩmarangenia tondũ nĩmaramanengera mwĩhoko ona kũmakenerera na kũmonia ũguo mareka nĩ wega makĩria.

Ũrĩmi wa marenge nĩ mwega, tondũ rĩrĩa itunda rĩu rĩa irenge, rĩakũra, nĩrĩteithagĩrĩria, andũ mũno, tondũ nĩ irio ciakũrĩo mũno nĩ ciana, ona andũ agima, nĩo kwĩnao arĩa mendete marenge, ona noũhũthĩre mahuti ma marenge, ta mboga cia kũrĩa ngima kana o mũcere kana kĩndũ kĩngĩ.

Mwanake ũyũ arageria gũthondeka mwaki na kũhuha nĩgetha wakane, nĩgetha kĩrĩa aigĩrĩire riko gĩtuĩke gĩa kũhia wega, gĩtegũtuĩka gĩa kũmũgia rĩrĩa mwaki wakanĩte wega.

Mũtumia ũyũ gũtuĩka nĩ ararugĩra nja, nĩ kũonania atĩ nyũmba yake ti njega ya gũtuĩka nĩ ĩrarugĩrwo thĩiniĩ, akorwo nĩ gũthondekwo ĩrathondekwo, kana nĩ gũtharũka ĩtharũkĩte, nĩkĩo kĩratũma arugĩre nja age gũtuĩka nĩ ararugĩra thĩiniĩ nĩkĩo aigĩte njiko nja.

Mũhũrĩre wa nguo wa kamwana gaka nĩũronania ũcio nĩ ũndũ mwega. Mwanake ũcio nĩaroneka nĩathakĩte mũno, ona gĩko kĩrĩa ĩnakĩo magũrũ nĩkĩronania nĩ mũndũ ũma ithakoinĩ. Ndona mĩtũngi ngamenya mwanake ũcio nĩatahĩte maaĩ. Na ndona thaburia na irigũ ngamenya mwanake ũcio nĩarĩtuĩka wa kũrĩa irio.

Kwara ũrĩrĩ wambaga kũribariba mũkondoro ndũgakorwo wĩna tĩri, ũgacoka ũkoya cuka ũgatandĩka igũrũ ũgatiga nĩ wathinĩkĩra wega. Ũkoya ũngĩ wa gwĩkĩra thĩiniĩ wa mũrengeti, ũgacoka ũkara mũrengeti igũrũ, ũgathinĩkĩra wega mwene wa kĩanda, ũgatigia harĩa rũgongo handũ hakũingĩrĩra wega, ũgacoka ũkara cuka wa igũrũ, ũrĩrĩ ũgakorwo wĩ mũthaka.